Bo kamanut koroi eng kokwenyun amun yechop chito ak kwaam kobo kamanut eng bortonyi amun tesei karotik eng bortoab chi akobo kamanut ochei eng bortoab chii.

Ko kamanut keyai boishoni bo kabatishet eng kokwet anan eng wuiyan agetugul eng emet agetugul, amu yai bik koamis ago yaei bandabtai nebo emet kowa barak.

Ineti chito ole kiyae boisionito eng oor nenyumnyum ak eng oor netos igeer ile yae chito konai komnye ako kuyo ole kiyae boisionito eng oor ne nyumnyum.

Ribei biik chametab kei nebo sobeng'wai team tuguk chekororon yeboishe kerichek chekororon yeyai kii agetugul nekararan eng' sobeng'wai nemang'emei sabeng'wai